Makat en temindet yoyoe boisioni kokere kole katem mbarenyin korong yekakotem koisto seratik cheimuch komiten en ng'ung'unyek, yeitia kotematem koik busbusanik ng'ung'unyek yeitia kokut ng'ung'unyek en elemakat kochoben betit oletutonjin ngwek yekokochop anyun kokut ng'ung'unyek komakat en temindet kochop lainisiek chenyokondoo tenderek chepo tukuk chekimine yeityo kokochop lainishechoton konyo akomin tendere choto en lainishek chekokochop akoker kole motuiyo tenderek chekamin ak katoltoleiwek cheindoo.

Kandoik chebo komonut en kokwenyun kou boishekab kokwet i,ak chekikuren kora kiptainikab kokwet ak kirwokik, boishee en kibang'eng'e booshiek ab kokwet ak kirwogiik kogeer kole katestaa tuguk chemiachen en kokwet, ak kogeer kole momiten boishonik cheibu sekornatet en kokwet. Cheu corset anan ko chobetab maywek chemoiyonotin. Boishie en kibag'enge boishiek ab kokwet ak kirwogiik kogeer kole mengisie meng'ik en kalyet okotesentai boishonichwak chebo etkan tuguul. Tesentai kora booishiekab kokwet booshonik cheu konetisiet nebo book akobo tuguuk cheituu anan ko tuguuk chemokyingei meng'iik en kokwotinwek cheteter. Toretii gei boishekab kokwet ak kirwogiik konetbiik en booshonik chemagat koyai biik. Chemokyingei serkali ak tuguuk Chon kabiit kooibu serkalii kotoretii komwochin kondoik cheu boishiekab kokwet ak kirwogiik .

En kandoik mut chekitindoi emetab Kenya ko kandoindet nebo oeng nebo emetab Kenya noton Daniel Toroitich Arap Moi, nekichamak kot boishonikchik en kasartanyiin nekibo kandoinatet. Kitiny sobonwek ab bik oleo sobetab kandoindet arap Moi. Kitoi arap Moi koyai boishonik chekitiny sobonwekab bik chechoton kokou tesket Nebo sugulisiek, chobet nebo ortinwek ak chobet nebo kiwanjosiek chebo ureriosiek. Arap Moi kokitoret kora kokochi logbook chegoo en kasartaa nekimiten ko kandoindet at emet. Kichamak kora boishonik chebo kandoindetab emet Daniel arap Moi, amun kitoret keyoot kimonyorinik chekikakiraat akobo ng'alek chebo bolotet cheboo emet .Kitoret kora kandoindetab emet anyun Torotich arap Moi biik chebo kabilet Nebo kipsigis amun kiiituyo icheket KO bororiot.

Kandoindet nekichome nekitoret biik akonechamat boisionikyik akoira ko Raila Amolo odinga, chamat kot missing boisionikyik amun kikotoret kotuiyo biik chepo kabilet nepo luo. Kandoindet Raila Amolo odinga kokikotoret kora en boisionik chepo kandoinatetab emet amun toreti icheket ii koesio boisionik chetesen tai serikalit chemo iboiboiti meng'ik chepo emet kandoindet Raila Amolo odinga kokikotoret kora en kandoinatet nepo emet amun ikochin serikali kit neyo koya olon kapaa en tukuk chemonyolu koyai.